Mawatho mamwe na thirikari megiĩ mĩbango ya gũthamĩria andũ mĩgũnda kũndũ kũngĩ, nĩ ta marĩa maigĩte atĩ, thirikari ĩngĩmenya atĩ mũgũnda waku kwĩna indo cia goro ta mahiga ma goro moneka mũgũnda-inĩ waku, thirikari ĩna kĩhoto gĩa gũgũthamĩria handũ hangĩ, na gĩagũkũhe mbeca ciĩ mũigana wa ũrĩa mũgũnda waku ũngiuma tuge ũngĩtuĩka nĩ kwendio ũrendio. Na thirikari ingĩenda gwaka maũndũ ta bara na maũndũ mangĩ, noyo ĩgũkũhe mbeca ũthiĩ ũcarie handũ hangĩ ha gwaka na gũikara. Maũndũ macio mahĩtũkagio nĩ tondũ wa, thirikari ĩroraga maũndũ marĩa mangĩteithia mũingĩ na njĩra nene gũkĩra mũndũ ũmwe. Nĩkĩo mawatho macio makoragwo mahĩtũkĩtio.